Kĩndũ gĩkĩ no kĩmenyererwo na njĩra ngũrani, wa mbere, gĩtibatiĩ kũigwo handũ he maaĩ, ciendaga handũ homũ, ũndũ ũngĩ citibatiĩ kũigwo handũ hena kĩũrugarĩ kĩingĩ, na ũndũ ũngĩ wa bata, iria mbuthu no nginya ciambe irutwo nĩ getha itigagĩthũkie iria ingĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ mbembe ici niĩronekana ciĩ ngũu. Kĩrĩa kĩrehaga ũũ nĩ mbura yaingĩha hamwe na rũhuho. Rĩu haha mũrĩmi akona maciaro manini rĩu ĩkamũrehera hathara nene mũno mũno mũno.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ giakwa, mũno mũno ndũka-inĩ. Na tũkĩhũtharaga mũno mũno ũrugi-inĩ nĩundũ kĩndũ gĩkĩ no mũthemba wa irio. Rĩu ithuĩ ta agũri tuthiaga ndũka-inĩ tukenderio na mbei njega.

Mũthemba ũrĩa niĩ nyendete harĩ indo ici ciothe, nĩ biribiri. Nĩ ũndũ, nĩ iteithagia mwĩrĩ na njĩra nene mũno. Wa mbere, nĩ iteithagia mwĩrĩ gũthĩa irio, ũndũ ũngĩ, nĩ ĩcinaga maguta mwĩrĩ-inĩ, ũgakĩnyihia kiro.

Nĩ maũndũ maingĩ marangenia haha. Ũndũ wa mbere mũgũnda ũyũ ũhandĩtwo mboga nĩ mũnene mũno, na ningĩ ũngũrora igũrũ nĩũkuona rĩera rĩ sawa. Ũndũ ũngĩ, kwĩna maĩ maingĩ, na he mũndũ arahe mboga ici maĩ na nĩaronekana e mũkenu mũno.

Kĩrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, kwĩna mũtumia arũgamĩte na no akorwo nĩ ndũmĩrĩri arathoma, na kĩrĩa ingĩciria rĩngĩ nĩ atĩ mũtumia ũyũ nĩ mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi njorua tondũ nĩahandĩte thũkũma na nĩahumbĩrĩte tĩri na nyeki nĩgetha ria rĩtigakĩmere.

Kĩrĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ ĩna bainda nene, tondũ nĩ irĩithagio ngina nĩ arĩmi a njũkĩ na kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩthondekaga ũkĩ na ũkĩ ũcio nĩ ũkoragwo na cama mũno. Ningĩ ũkĩ ũcio nĩwĩkĩragwo macuba-inĩ ikendio matuka-inĩ ũkeyonera mbia caiku. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ kĩandatha wona wacicogotha.

Nĩ nyendete gũthikĩrĩria Jeff Koinange tondũ mũndũ ũcio nĩ akoragwo e mũthomu, na ningĩ nĩ akoragwo na thauti njega ya gũtangatha riboti, na nĩ aheyanaga mataro wĩgiĩ mũtũrĩre ũyũ, na ningĩ nĩathekagika andũ.

Busia nĩyo taũni ĩrĩa ĩ mũhakainĩ wa bũrũri wa Kenya na Ũganda, na bado Busia ĩkoragwo ĩhakuhĩ na irio rĩgĩtwo Victoria, na ningĩ iria rĩu nĩrĩteithĩtie Busia gũtherema na njĩra ngũrani, wambere taũni ya Busia, nĩ ategi thamaki iria ciũkaga cikendio taũninĩ ici cingĩ na ũndũ ũngĩ nĩ arĩmi.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno nĩ ũndũ wa mbere, nĩ irĩithagio nĩgetha ithondeke nyama ya kũrĩa, na ĩna cama, na wamĩigĩra mwera nĩyũkaga ĩkamĩkinya, namo matumbĩ rĩrĩa marĩtũrĩka, magatuĩka tũcui. Na ningĩ, no ũmĩendie, wĩyonere mbia ciaku.